Ore ilfundii loltukutuki naa keata inkolong’i naatum iropiani kumok netii sii inkolong’I naatum iropiani kuti. Kore entumoto o ropiani naa keata inkoling’i, ore enkolong natii iltung’ana kumok olduka, naa keidimayu neya ilarewak loltukutuki awuo aduare olfundi peitobirakini iltukutuki lenye. Ore te rishata enchan sapuk, naa keidimayu neinyala iltukutuki naa kewuoi aduare ilfundii. Ore kuna pisai naatum kulo fundi, naa keret ilmareita lenche, nelakiekie iropiani esukuul , neitumiai sii ainyang indaiki.

Ore olameyu naa keitanyamal eramatare oleng. Kiata olameyu loltung’ana nekiata sii olameyu loswan. Ore erishata nemeata iltung’ana indaiki naa kenyamalu intokitin kumok oleng, egol eitoki aasisho, egol ewuo inkera sukuul negol sii ewoi esokor aing’oru impisai. Ore peaku iswan etadoikio olameyu, naa kinturaa ing’uesi kumok oleng, kee inkishu, nee intare onkinejik, tenebo ilukunguni. Ore ake peaku etuata kuna ng’uesi nekintegemea, naa kegolu ramatare oleng. Ore inkishu naa ninche emali nekiata, ore ake peaku mekure eatai, meitoki olmarei ailepu teleleki. Neaku keishaakino neiboori kuna baa peilepu ramatare.

Ejo ilashumba, keikask enkiboorota alang bare. Ore osindano le korona naa oletipat oleng. Ore ena moyian naa keitasuroi, neaku ore enemanya iltung’ana kumok ashu enetumore iltung’ana naa keishaa neudi pooki ng’ai peiboorie ena moyian. Kumok iltung’ana otanyaita eudi nenyamalu biotisho enye ometuata ilkulie tung’ana. Neaku, nejo serkali keishaakino neudi pooki ng’ai tenkibooroto ena moyian. Ore inaudoto, naa keitodolu olnyorra oata serkali toltung’ana lenyena.

Ore ositima naa suuji oleng teneiguranieki. Keata engima sapuk oleng naosisho naa keidim aitayu enkishui oltung’ani. Ore ositima neorioro, keatai oloyaita enigma sapuk oleng, netii naitaduwuoki peitumia iltung’ana toonkang’ie enye. Neaku ore amu eata ositima lilang’eni lenyena, kesidai ake tenekimbotu ninche teneinyala ositima.